Ka ang'iyo pichani aneno mana lowo ma opur, aneno ng'ato bende nitiere mbele kacha koting'o gima chalo ndowo. Puodhoni opure to chal gima opure gi tinga tinga nikech ka wang'iyo to waneno ka lowo oting'ore kendo giting'ore gi malo. Koro ka ng'ato dwa komo e laini to kwa dwa puonje, an kadwa puonje, to adhi puonje to adhi nyise mondo oti gi tol mondo mi okonye mondo oduma owuog e laini mabr. Kendo kodwa chako komo to odhi chako gi piny kata ochako gi malo mondo mi kuonde moko kik dong' maok okom. Kaok otiyo gi tol, to onyalo tiyo kata gi yien moro mabor moriwo epuodho to okomo ka odhi mbele mondo mi giwuok e laini achiel maber. Mae e kaka anyalo puonjo ng'ato mondo mi okom ka osepuro puothe maber kendo moneno ni koro lowo yom maonge buya ma cham nyalo twi maber.

Ka aneni pichani aneno ng'at ma wuotho aneno puodho kendo ane no tinga tinga bende manyiso ni jogi puro gi tinga tinga. Tijni en tich maber, tich puro gi tinga nikech en yo mayot mar puro. Kendo mar ariyo ka wapuro gi tinga to wadhi golo lowo, buya nyaka man gi piny omiyo ok gidhi yudo thuolo mar ti kendo. Kendo ka watiyo gi tinga tinga to dhi dhi mapiyo nikech en yo pur manyasani mar puro kuma duong' e seche manok. Kendo tinga tinga bende ber nikech opuro kode onyalo goye e lain makoro dhi miyowa tich mayot sama wakomo. Wadhi komo mana e lain mar tinga tinga. Tinga tinga no ober kendo samoro be orach mondo nikech odhi ogolo lowo nyaka mapiny, ma miyo lowo mamalo man gi nutrients mang'eny dok piny, to lowo mapiny biro gi malo. Ma konyo mondo mi lowo obed gi aflic maber. Omiyo tich tiyo gi tinga tinga ahere ni mokuongo okonyo wa, okonyo saa kendo mar ariyo, omiyo wakomo e laini maber.